Mchele ka ndalo ne mag bede puodho oseromo, mano ka koro mchele oselokore ma colour maratong', idhi gologi e puodho. Inyalo golgi gi dhano kata inyalo tii gi masinde mopogore opogore manyasani mondo ogolgi godo e puodho. Bang' kosegolgi e puodho, to iyiero gi mondo ogol uchafu kata mana pote gi gik mamaoko mane nyalo bet ni nitie e seche manigologi no, iyiero gi, igolo gik maricho go tiweyo mchele manolokore ratong' cha. Kasto itimone gimiluongo ni ler, iluoke, ipiedhe, itimone gik ma man ma mopogore opogore mondo mchele cha ema mondo koro wadong' godo. Kawasedong' gi mchele no, to ikete either e chieng' kata bende sani nitiere yore manyasani minyalo twoe go, mondo otwo mondo pii kata ng'ich manade mane en godo owuogi kendo mondo ogol. Bang' twoe to koro igolo opoko ne cha, manolokore ratong' cha, igolo mondo koro wadong' mana gi mchele ma, ma ma mchele michamo cha. Bang'e no to koro ike.

Ng'eny kit pur matimo en pur ma auso mondo ayude pesa, to sama apuro mondo ayude pesani, nitiere gik mamoko ma bende akete e pur ka mamaga ma atiyo godo makoro ok ausi kaka alode mag kienyeji. lakini oduma goganda katimo purgi, to en pur matimo mondo ayudie pesa. Apaka ma aserakra godo en apaka mag pesa kaluwore ni mondo ipur puodho maduong' minyalo yude cham maber minyalo uso, nyaka iti kod pesa mondo ng'ato opurni godo, bende nyaka iti kod pesa mondo inyiew godo mbolea moromo gi kodhi manyasani manyalo mi cham maber. Bende nyaka iti kod pesa mondo odoye mondo ekiyud cham maber. Samoro bende kipuro kamono to koth ok chwe malong'o, miyo bende ok iyud cham malong'o lakini thothne inyalo yudo gimoro matin minyalo uso kendo alode ka to dhi maber kendo gikonyo e chiemo mapile kapile e ot.

Tij pidho gwen nigi faida ma kata ber ma opogore opogore. Nikech gwen toyo tong'. Tong' go iuso. Kiseuoso to iyude pesa. Tong' go bende inyalo konyori godo e ot sama ionge chiemo. Inyalo tedo gi mondo ikonyrigodo e ot. Icham. Gwen bende kaka ndalo ma wadhie mag pasaka inyalo uso gi ne ji. Nikech ndalo go thoth ji biro e gweng' to gimanyo gima ginyalo chamo. To koro iuso ne gi gwen iuso ne gi tong'. Kendo ginyiew iyudo godo pesa. To kata in iwuon gi jooidi, unyalo loko chiemo. Ka nyocha uchamo rech unyalo amua ni ukaw gweno achiel unegi mondo ucham. Koro pith mar gwen matoko en pith maber nikech okelo pesa kendo ochiwo yot sama chiemo onge. Inyalo tiyo gi tong'go kata mana gwen go mondo obed kaka chiembi. Bende welo kobiro kane ok ikori maber ahinya pod inyalo tiyo gi tong' go kata gweno go mondo ikonyri godo imi iyud gima welo cham.

Erokamano ahinya min Anyango kuom mia ngano ni. To namii siling' miario modinore, nikech niwacho ni ngano en siling' miachiel prang'wen. To kang'io pesa midwokona, idwokona siling' pradek. Koro okang'eyo ni debede ni nentiere gopi moro mane angodo kopogore gi ngano manyieoni, nikech aneno kagima iduokona pesa matin. Nkech miario kigole miachiel prang'wen onego bedni iduokona siling' prauchiel, tidwokona mana siling' pradek. Omio goane kwandino kendo, makmana koponi nitiere pesani moro mane nyocha pod angodo, manyochane pokamii, kata gimoro manyocha wakao manyocha pokwachulo to oh inyalo nyisa katinyalo ng'ade pesano. To kok kamano tinyalo goaene kwanono kendo, nikech miario kigole miachiel prang'wen donge en siling' prauchiel? To kara ang'omomio iduokona mana siling' pradek kende? Inyalo lerona. Samoro ariambo kata nitie wach moro makia kata gopi moro manyocha nyithinda osekao ka to okang'eyo.

Tijni ni kod nengo ahinya e aluorawa, nikech thothne iyudo ni ng'ato kodhi hospital kose thiedhe kendo kose ndikne nyaka yien monego bed ni imiye to kidhi e od yath mar hospital kanyo thothne iyudo ni yien moko kata yien go te ok yudre e hospital kanyo nikech samoro sirikal pok okelo gi, omiyo ka duka ailani nie aluorawa to inyalo dhi kanyo iyudo yien mondikni monmdo iyud thieth, kopogore gimano bende ka tuo ogoyi tuo ming'eyo samoro en tuo machangi ga, kendo ing'eyo yien monego bed nitiyo godo, to ok ochuno ni nyaka idhi hospital idhi adhiya e duka ka to iwacho ni a aduaro yien makama kama timiyi koro kelo yot ok ochuno ni nyaka isik idhi hospital nikech samoro ing'eyo ni mae e yath ma atiyo go ka gima kama otima, bende ka nitie gimoro motimore apoya ma kisungu dendo ni emrgency tuo ogoyo ngato apoya samoro hopsital ok ni machiegni ahinya to duka ailani nitie machiegni inyalo ring kodi mapiyo piyo nikech joma ni ka bende gin jok molony kendo ginyalo konyi mondo iyud konyruok kapod irito ondo idhi hospital

Gima timore ka enni nyithindogi nie skul, kendo gine klas, gin jopuonjre. To kang'io mos, nyathi mobedo mbele mokwongoni, osomo weche madhi gi pinje, nkech aneno koting'o buk to kitabuni chal mogore pinje me Afrika. Koro chal ng'ama somo weche madhigi pinje gi historia mag pinje. To kang'io chien kacha, nyathi manyakocha chal mandiko, nyalo bedo ni okopo weche moko kogole kitabu machielo kondiko kata nyawadgi mebetheno nyalo betni somone weche tondiko. Bende nyalo betni otimo kwano, kang'ie mos ochal nkech ochal moketo pache e gimondikono kabisa. Koro nyithindogi nie skul kendo gine klas, gipuonjore, gisomo kendo gindiko.

Kang'io picha ni, ma en jalup mar ker mar piny mar Kenya machon mong'ere kaka Rigathi Gachagua. En emane kanotim yiero e higa mar elf ariyo gi prariyo gariyo. En emane ochung' kod ker William Ruto kaka jalupne. Kendo en ng'ama ne ntie gi mbi ahinya. King'iyo kata kuma noyae, en ng'ama nentie gi mbi ahinya. Kendo jokorgi noluwe mogoyo kura, ne en gi ker. Bang'e no negibedo gi gwenyruok matin e paro. Kendo gi sani, oken e jalup ker. Ne ker oyudo ng'amachielo ma gitiyogo. Lakini en bende, pod piny winje kendo pod owuoyo gi ji. Kata obedo mana e mbui, kata obedo mana e wang' jowi, pod owuoyo gi ji. Pod owuoyo gi jopiny. Kendo kang'iyo mos, chal ma jopiny Kenya pod ohere ahinya, kendo ogene kendo pod winjo wachne. Koro ma en migosi Rigathi Gachagua, jalup ker William Ruto machon.

Gimatimore kaa, chal ma miyo ok olony ahinya eweche mag teknolojia. Ok ong'eyo ni samoro kindiko gi nukta madongo to ikok kaluwore gi teknolojia masani. Mano gima ok ong'eyo. Koro ka ang'iyo ka to ochal ng'ama penjo nyathine wach moro kaluwore gi kipindi moro mane gineno chien kanyo. To nyathine wuoro ahinya gima omiyo okok to eneno ni ok okogi, ondiko andika. Odwa mana ng'eyo nying kipindi cha nikech babagi penjo. To nyathine nyise ni a ah, gona simu nikech kaluwore gi kakindiko, ikok to mano gima chal ni min gi ok ong'eyo ni samindiko, indiko ne ng'ato e simu, to indiko gi nyukta madongo, ichalo ng'ama kokne, iwuoyone gi duol mamalo. To ema nyathineni temo penje gimomiyo owuoyone gi duol mamalo kata okokne. To mano gima chhalni min gi ok ong'eyo. Koro teknolojia tosedhi mabor kendo nitie weche matindo monego bed ni ji ng'eyo kendo tiyogo. Machalo kaka kaka indiko ne ng'ato, gi nyukta mitiyogo sama indiko neno, gi kata pichni mopogore opogore minyalo bet niketo, gi gima gimitimono...

Teknoloji to osemio jii oyudo somo e okang' momedore. Teknoloji omio sani okochuno ni nyaka ibede es skul, kata ibede klas eki som. Teknoloji omio sikunde kaka mag tiegrwuok e okenge mamalo mabe iluongo ni mbalariany nyalo tiego nyithindo e yor teknolojia, mokgidhi kanyo ni nyaka gibed kanyo kendo gisom, kata joma tio moknyal yudo thuolo mar kendo dhi bedo mondo giyud puonjrwuok. Teknolojia osemiogi yot mar somo kendo dhie okenge mopogore opogore. Bende teknolojia osemio yor tudrwuok obedo mayot. Nikech sani kionge kata mana wang' jowi mabende idendo ni tv, ma ah iongego kendo iparo neno gik ma timore e pinje maoko kata e pinywani, to nikech teknlojia dhano mopogopre opogore kata bende wang' jowino inyalo yudogi e yor teknolojia ming'e ni ah! mae gi mae dhi mbele e pinywka kata mae gimae dhi mbele e pinje mamoko. Teknolojia bende osemio kata yudo thieth obedo mayot nikech idhia dhia kacha ting'ioni gik matima gi, ang'o manyalo bedo ni chama? Miyud nyaka yien minyalo muonyo. Omio teknolojia osedhi maber.

Kaneno mtoka no gi wach ma omuon e kore no to parona ndalo moko mane tuo mar Ebola odonjo e piny mar Uganda tone waluor ahinya kaka joma odak machiegni gi Uganda, kaka jirende jo Uganda, Nikech tuo ni en tuo ma ok deki kendo en tuo ma olandore e yor yamo. Koro ngato ka ni kode kaen machiegni kodi, ojir kata olape olwar kuom ni yot mondo iyud tuoni, koro tuoni nonego jii mangeny ahinya. Bende tuo ni parona higa 2020 kane tuo mar Covid odonjo nikech ka angiyo ngama obedo e apiko ni orwako gima igengo go um kendo igengo go dhok to mae an awuon nanene mana ndalo mag Corona kata covid kane ochiw siem ni tuono en tuo malandore piyo kendo oneko piyo omiyo kamoro amora miwuothe tirwako gima rwakoni umini gi dhogini midendo ni mask. Mondo ka ngato ni machiegni kodi to ok inyal ngweye bende ok onyal lwar e otuchi mag dhogi gi umi mamiyo bende in iyudo tuo ni. Kendo nonego jii mangeny ahinya, nokelo weche mangeny makata piny nolor, taonde madongo kaka Nairobi nolor

Tinji ahero, tij bulo bandoni ahero nikech tijni kaparo chon kapodne wadongo tijni nekelowa kanyakla. Kendo inyaloyudo ni ndalo ma bando nochiek, to thothne ji neriwore, jodala ne riwore kata kaen tok chiemo to jiriwore ji pod obedo ji goyo mbaka. Dawa gonwa mbaka, kwarwa goyone joma chwo mbaka sama gibulo odumani. Kendo en ninyalo bule abula ka seche ema dhi, to ji muodo kendikelo mana moko ji muodo. Koro nokelo riwruok, nokelonwa riwruok kaka wan. Kendo nomiyowa thuolo mar bedo kanyakla mondo wago mbaka kendo wariw paro. Bende, tij bulodumani ahere nikech oduma mobulni mit ahinya gi chai, chach strungi mokete majnd lum, nomitgo ahinya. Kendo nwabedo kanyakla tok chamo kuon tiketo pi, kosechwakore to oolne ng'ato ka ng'ato e okombene. Koro oduma emibulo, mbaka emigoyo, tiliso chai matin ogolo koyo. Kendo en chiemo ma nyasi ahinya. Omiyo an emano egin ahero oduma kata bando mobul. To manabe kobule maber gi ng'among'e bulo, nikech jomoko.